An ahero puro kothe mang'eny e puodho nikech ka apuro kothe mang'eny to moko medo na dhadhu e lo to ayudo bende yuto mang'eny.

Gima abi, gima biro e pacha ka aneno tijni en pith mar jamni kaka irito nyithindo matindo nyaka gibed madongo kipidho gi chiemo kaka chak mondo omiyo gidong motegno.

Ma en oganda anyalo chwake mochiego. Kosechiek to achiele. Kasechiele to anyalo chame gi chapat kata gi michele kata gi kuon kata anyalo madhe gi chae.

Ka achiewo gokinyi to, apedho kama aninde, aeto awuok oko, alwoko wangá, aeto ago brus, kasetiko, taduogo aywe dier ot, aeto alwoko sande. Kasetieko lwoko sande tadhi puodho, adhi puro.

Ka asetedo chiemo maber, taluoko bakul, takao aketo ne nyithindo, taketo e kabat. Kata anyalo kao, tangáo e tol, mondo kagia skul to gibii gicham

Sama aketo pesa e account ang'iyo somb nyithindo koro aketo pesa ma ok amul mondo obed kanyo nyathi obi oti godo kak omedo somo kodhi mbele ma ok adwar ni amule ati kode.

Ka simba okti maber kaanyiewe, tanyalo kwayo ngáto simu, tagocho ne jo customer care, takonogi kaka simu nanyiewo to okoti maber. Koro gin ema ginyalo dwoka kaka ginyalo konya bang' kasekonogi

Gima atimo godhiambo en ni kasea e chiro kama ause to aduogo ang'iyo ni nyithindo otimo homework makony gi alafu atedo. Koro kasetedo achako ang'iyo kabende gitieko gik magitimo to ginindo.

Ka stima olal gotieno katedo anyalo tiyo gi toj simu kata anyalo moko msuma kata anyalo tiyo gi toch mar sola. To kaonge msuma to anyalo tiyo gi toch mangiewo.

Ka chomo dala to ayudo ng'at momer konindo kadala ne chiegni to anyalo luongo ngato wateng'e wakowe to koa mabor to anyalo gole to apiele kama otuo obedo nyaka ang' obed maber aeto ochungo odhi dala.